Ore entoki nagira aasa tene, naa enoshi kata eetae maandamano egira elelero ekenya aipangu aishooyo induat enye tialo olosho le Kenya. Niaku ore entoki nanapita kulo sikarini naa inareta ashuu ele sanduku oitodolu ajo eshomo amuu ketii apa uchumi shumata. Niaku ina siai eesita kulo sikarini niaku eitodolu ele bokis oitobira naa iltunganak le Kenya.

Ore taa entoki nagira aasa tene, naa orais ele olapa le Kenya, loji mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, logira airorokino olaanyiti Raila Odinga, Omolo Odinga. Naa enchoto apa e upinzani etii Raila, neeku irorokinote apa aitodolu injere, etoning'unote ninche maate, naa keendelea aitutum olosho, le Kenya meshomo dukuya. Neeku ore tinakata, naa inapisha apa etooshoki, ekira airorokino naa ekira aitodolu, ajo etonyorrakinote pee epuo tenkoitoi nabo. Asu peya olosho ledukuya dukuya, pee petum naa olosho le Kenya asu wananchi pookin anoto ina naa naishaa.

Ore taa tene naa maowa, nakira natuunoki, nekitai aitubulaa asu ekitai aisaidia tinakop, metubulu tesidai. Aho nanu ore tenkop ang, naa meuni maowa. Keuni ake irkeek kake eton eitu esapuku enabae tenkop ang. Kake enetipat si amu, kitobir ormanyara metaa kesidai, naa mitoki si tenelotu olameyu mitoki aku ketoyio enkop. Na keyietu si kulo loji lotorok. Petumoki aitobira inaishi totua matoi enye.

Ore taa entoki nagira aasa tene naa enkerai ena naishoritae osintano ashu nauditoi ositano niaku inatoki naake nagira aasa tene ,ebaiki naa eeta emoyian naje nagira aitibu ashu ebaiki neeta vaccine naishoritae niaku inasiai nagira aasa tenewueji , nooloshosii lekenya nolosho lormaasae.

Ore taa enasiai, naa kajo nanu enetipat, kesidai teneunisho iltung'anak, ashu teniremisho, tiatua nkaulele. Niremisho ake aun impuka, nepik enkae shoto irpaek asu mpoosho, neeku kisaidia kuna puka amu mitoki apuo ainyang'isho. Na kitumiai inye tiatua aji. Neeku enetipat enasiai naasitai tenewueji. Eunoto ompuka, amu keretoki nye iltung'anak metaa mepuo aitumia ropiyiani egira ainyang'u. Na ore si, kajo nanu ketumi impuka ah fresh. Eton ing'ua olchamba, eton itu inyala, na kedung' si gharama ,asu mitoki aisho iltung'anak gharama enaduo mukunda.

Ore taa etoki nagira aasa tene naa. iltunganak kulo loisaidiaki aashu logirae are too eshomoito aisikaki olikae osho tenkaraki olarabal ashu tenkaraki eh injidai nagira aimaa neaku keshomoki aret. Neaku ore ena tomononi ketoishe neeta enkerai kiti naa, neaku ilo turur naa le UN loigorita ashu logira agolie, pee isaidia iltunganak lemeeata inkangitie, loipotesa inkangitie ningua irkulie oshon opaasha ashu, irkulie polosien.

Ore tene naa egira ainguraa biotisho ena kerai, neishori irkeek, tenaa kemuoi neigurari irkiloi lenye. Eingurari sii tenaa keibioto niaku ina toki eesita kulo tururi loo laisotuak ashuu olosho le Kenya eimu kuna kaunti. Neishori ilganayio anaa enatii shumata ina misa ena mama naretito

Ore taa kuna kera naa nkera esukuul kunaa naisuma. Ewutakitai enkoitoi naaim tena mashini apa nayaka serkali isukuulini pooki. Neaku kegira ormalimui autaa enaiko peyie eariyianu. Netum engeno nepuo dukuya